Kĩrĩa kĩrangenia mbica-inĩ ĩno ī nĩ ũkũona mũndũ ahotete gũthondeka kĩndũ kĩhana ikũmbĩ kĩndũ kĩratũririkania ũhoro wa ũndũire wa mũgĩkũyũ, kũrĩa ikũmbĩ rĩa tũmagĩrwo kũiga magetha ta mbembe, mboco, mwere, na arabu ngona mahũthĩrĩte indo iria cironekana mĩgunda-inĩ na mabati magatura ũndũ wega koguo kaũndũ k au gagakorwo nĩ kaũndũ gathaka. Na ũndũ ũngĩ wa gũkenia haha nĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩigĩtwo thĩinĩ wa ikũmbĩ rĩu, rĩtiraũrĩrwo nĩ maĩ nĩ atĩ hena mabati na mabati o maũ magakorwo maigatwo wega.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo kũhũthĩra ndĩrĩ na mũthĩ. Nĩ harĩa kĩndũ ta kahũa-ĩ gĩkĩragwo thĩinĩ wa ndĩrĩ arabu mũthĩ ũkahũthĩrwo kũhũra hũra. Hĩndĩ ĩyo ũramondamondwo-ĩ, ũramondwo nginya ũhane kĩndũ ta mũtu. ĩno nĩ njira ĩngĩhũthĩrwo guthondeka nginya mũtu wa mbembe, harĩa mbembe ciĩkĩragwo thĩinĩ wa ndĩrĩ, cikamondwo cikamondwo nginya cigathĩĩka cigatuĩka, cikamondwo kũhũthĩra mũthĩ nginya cikahana mũtu. Ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa ũhũthĩragwo mũno kwĩ indo ta mbembe, kwĩ indo ta kahũa, harĩa kahũa kangĩmondamondwo nginya gatuĩke kahũa. Koguo ũũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũthondeka kĩndũ kuma gĩtuike kĩndũ ta mũtu, kuma mbembe nginya mũtu-inĩ. Koguo nĩ ũhoro wa kũhũthira mũthĩ na kũhũthĩra ndĩrĩ.

Ũndũ ũyũ ũngĩruta mũndũ na kũmuonia mũtaratara, kũmuonia indo iria mũndũ agĩrĩirwo gũtukania na ũhoro wa gũcitukania. Kwa mũhiano ĩ, no ũmũĩre ũrahũthĩra ratio ĩno kwa ĩno, na gũbanga indo, gũtukania, gũbanga kũhakikica indo ciothe nĩ theru. Arabu ũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩtũmĩrwo kũbundithia mũndũ ĩ kana ũngĩruta mũndũ na kũmwandĩkĩra mawatho marĩa magĩrĩirwo gũbuatwo, kana njĩra ya gũtukania indo icio, nĩguo kĩndũ kĩrĩa kĩratukanio gĩkorwo nĩ kĩndũ kĩna cama.